Carrefour ko tuget neo neoldoi tuguk cheterter ako tuganoto igere ile bo biik chebo olin bo France akomito emetab Kenya ko ngopirwo chito nebo carrefour komwoiwa akobo tugukwach ko kiit nemuch amwa ane anan ayai anee alechini inendet siawo tuganotong'wai konyaro tuguuchoto cheterter asikobit aolchigei tuguk chamokchinigei kora komuch alech kora saton kora eng' ng'alekab mosong'natet amun tindoi chebo mosong'natet asikobit aolchigei tuguk kobun oranoto bo mosong'natet asikoyokwo tuguchoto

Wangari Mathai ko inendet kipunu emet ap Kenya ako ikere ile kiparchi ine missing' ng'alek ap itondap emet. Kiparchigei ine kolset ap ketik missing' ako notok ne achame, asikopit ko kararanit itondap emet. Ako ki tun anyun kopelchigei ki ne kile Nobel price amun ng'alekchi chotok po itondap emet. Ako kit age ikere ile inendet akot kindakakosirta , ko kile kekonori i endet ko making'em ketik ara kepel kityo portonyin ak kekonor kou notok orek chiik.

Sukulitab Dedan Kimathi ko sukulit nebo barak eng' komosta nebo Nyeri ako sukulinito koinyoru kainanito korupgei ak chito nekikikuree Dedan Kimathi chichito konayaat mising' eng' emetab Kenya akobo boishenyi nekiboriegei ak kiplelachinik komochei konyor emetab Kenya independence ako sukulinito komuch ale ane much kwo lakwenyi sukulinito amun uu sukulit agetugul nebo barak sukulinito bo Dedan Kimathi ako kora kokonu somanet nebo barak mising' eng' ng'alekab mosong'natet akamoche ane lakwenyi konyorvhigei mosong'natet anan ko ng'alekab mosong'natet

Kampunitab coca-cola ko kampunit neo mising' nenayat eng' chobetab sodek kampunito kochobei sodek cheterter kong'etgei sodek chebo coca-cola icheget mito sodek chebo Fanta ako ngoit Fanta kochang' anan koterter mito Fanta orange mito blackcurrant mito Fanta citrus akomi akot chekele Fanta pineapple kora kochobei sodek chebo sprite mito krest mito akoi sodek chekile stoney ko igere ile kampunito kochobei sodechuto terter

Kampunit nebo coca-cola ko kampunit neo mising' ako nay kampunitnito eng' chobetab sodek cheterter kampunit nito kochobei sodek cheu coca-cola icheget chobei chekile Fanta ako eng' fanta komoto sodek choto bo Fanta cheterter kong'etgei fanta orange moto blackcurrant fanta pineapple ako mi akot chegele citrus kora lo kampunit nito kochobei sodek chebo sprite chobei sodek chebo stoney chobei akoi chebo krest igere ile mamito kampunit nebo sodek nenomu kampunit nito bo coca-cola eng' emetab Kenya

Mito taonishek chekororon mising' emetab Kenya chechang' mito taonishek cheu Nairobi mito nebo Mombasa mito nebo Nakuru mito akot nebo Eldoret mito Kisumu mito akot taonit nebo Busia ak nito bo Embu kora ko taonit age nekararan mising'eng' emetab Kenya ako eng' taonit nito komuch inyoru komosta nekikuree Huduma Center ko Huduma Center komuch inyite akot passport neng'unget ara ngimite taoni noto bo Embu komenyalilgei inyoo akoi komosta nebo Nairobi asikobit inyit passport inguk much inyit imite taoninoto akinyorchigei passport neng'unget

Nairobi ko taonit neo mising' eng' emetab Kenya amun igere ile akot taonit noto ko kikeyai inendet koek kanaset nebo emetab Kenya ako anee komuch ameny taoninoto bo Nairobi amun ngimite taoninoto bo Nairobi komuch inyorchigei tuguk cheterter amun taoninoto koityin tuguk tugul akot chebo omitwok koitei taoninoto eng' chong'indo amun chitugul komochei koib tuguchoto taoninoto bo Nairobi ara kora igere ile akot yo imokchinigei boishet komuch inyoru boishet eng' nyumyumindo tai komechaguoni boishet nemochei iyat chito komuch inyoru boishet eng' yundo akimeny komye taonit noto bo nairobi

Oinetab Tana ko oinet agenge eng' ainoshek chechang' eng' emetab Kenya oinonito ko yoo mising' inendet akotindoi kamanutik chechang' eng' biik chebo emetab Kenya kamanutichoto tindoi oinonito eng' biikab emetab Kenya ko agenge ko biik chebo Nairobi igere ile chechang' koe beek chebo oinet noto bo Tana kora keboishe kechobei kii nekile hydropower eng' emetab Kenya beek chebunu oinonito bo Tana kora keboishe eng' komosta nebo temishet ole boishe biik kopishe tugukwach cheterter mising' ko biik cho temei tugun cheu chaik cheu kawek anan ko bandek biik alak akot koboishe koyokee tugwach oinonoto bo Tana kora komito akot nametab njirenik eng' oinonoto bo Tana amun biik chechang' konyikonomei njirenik eng' yoto asikobit koalda njirenichoto koaldoji biik cheterter kora oinonoto bo Tana kokomosta nemuch koba biik konyikotonjigei amun mito ole kekurei Tana river delta ole bendi biko konyikotoni tuguk cheterter

Glovo ko mung'aret agenge eng' chechang' chebo mosong'natet ako nayat mising' eng' mung'areg'wai nebo omitwok anan ko grocery ako mising' inyoru ile eng' komosta nebo glovo kochamat mising' eng' biik ako glovo komuch ial tugukuk kobun oret nebo mosong'natet cheu omitwok anan ko grocery anan ko tuguk alak tugul chemokchinigei ako much keibun tuguchoto agoi ole imenye anan ko akoi kurgat ako kora ko glovo ko ndikeial tuguchoto kobun oranoto bo mosong'natet komuch kora itrakan tukuchoto akoi koityin tuguchoto

Ngong'ortot kastomayat akobo chepkondok chekokolipan ako manyor tuguk chi komuch arupchi inendet eng' oratinwek cheterter eng' tai komakat awo nyanyor chito nekooldojini kastomayanda noto tuguk asikopit komwo kole amune simanyor kastomayandanoto tuguk chi kora ko ngokokalipan tuguk chechang' komuch arupchi kora konyanyor chichoto kooldajini tuguk akatebe inendetngotos Iman kolipan kastomayandanoto chepkondok kosir ko mgokolipan kosir atoret inendet awekchi chepkondokchi

Kingawe anee konyalany tulwet komi tukuk chekikany ateboot ane mising' tukuchoto kikany ateboot mising' ko netai kokingalonye kongaro tai agree milimanoto kokoii mising' ako kokany milimanoto ateboot amun kiabwotyini ale aite eng' saitata barak nebo milimet kora ko kingebendi koyoo tumdo ako ngoyoo tumso ibwotchini tuguk chemuch kobwa cheu tiong'ikab tumdo akonamin inyendet ara ko tukuchoto chikikanya ane ateoott mising' kingalonye milimet

Eng' kokwenyu kobati kabatik tuguk cheterter kong'etkei kabatetab bandek mito akot chebo kawek mito kabatetab ng'endek ak alak cheterter ako eng' kokwenyu ko biik chechang' kukomuch kokol ichek kawek mising' amun nyorchingei keljin kobun kawechoto ngwalda kawechoto konyorchingei chepkondok chechang' mising' ako eng' kenyit nekosirtoi eng' komosta nebo olinyoo ko eng' kokwenyu ko kiimuch kobeljigei koek biik chekiimuch kokoito kawek chechang'mising' eng' komosata bo oloto

Kikowalak emet eng' kasarta nebo ra makou kasarta nekinye bo atkinye igere ile kikowalak kong'etkei akot ateptoab biik akoi tukche iburtoi emet ngeba tukcheiburtoi emet kekere kele kikomong ng'alekab muswang'natet ako eng' ng'alechoto bo muswang'natet ko kikomong tuguk anan ko boishetab komputaishek anan kosimoishek anan ako ko laptopishek kora ko kikowalak akot tukchekeboishe eng' imbarenik makou atkinye keny ki atkinye keny ko kimikomi ng'alachuto bo muswang'natet amun kimikomi simoishek ako kimikomito komputaishek kora ko mbarenik kiboishe kityo mokombeshek lakini eng' kasarta nebo raini ko kikoit tingok anan ko mashinishek chekibate imbarenik ako kora ngero tabieshekab biko anan ko atepto nebo biik ko kikowalak kora amun tukchekiloktogei ak omitwok ko kikowolokis makou atkinye keny kikolachgei biko kolach ngoroik makou atkinye kelochi makatok kora ngeba ng'alekab omitwokik ko kikoit tukuk cheterter cheketeshini omitwokik choto ara kikere kele kikowalak atepto

Tung'ooek ii ko koroito agenge en korotwek chechang cheimuch konam chito, ako yomoche konamin tung'ooek ii komiten koborunoik cheterter, miten koborunoik cheu yomoche onamin ting'ooek komuch koututyo mising serunek ii ak mokwek ,kora komuch koryon chito missing yomoche konam tung'ooek ii alak ogot kotimoksek teget ii inai ile aknoton kamach koit tungoek, kotuguchuton ko kaborunoik cheiboru kole moche konam chito tung'ooek.

Biik cheimiyonsot komakat konyor ribet nemi barak ako bichuto atinye ane eng' konyu biik oeng' cheimiyonsot agenge kotindoi koroito nebo asthma ko ake kotindoi koroito nebo sikarok nito bo koroito nebo asthma ko cham keribei inendet komanyor tukun cheu vumbi asikobit komyan kora ko cham kotindoi kerichek chi chebo inhaler si yo kakeral teget kochu inendet ko nebo oeng' nebo sikarok ko cham keribei akine komakindeni omitwok cheomei inendet sikarok asikobit komalany sikarok barak

Bo komonut mising' kwo chito konyikonyor panganet nebo sikishet nito ko amun netai kokonyei chito konyor lakok chemochei inendet cheimuchi korib amun eng' emetab ra komakonyumyum kerib lakok chechang' ara much iwe konyenyorchigei pangananito bo sikishet kora ko kararan mising' pangananito bo sikishet amun konyei chepyosok chechang' kouit murenik alak akoyai boishonikwach cheterter komakertoi ng'alekab sikishet yo mochei koyai boishonichoto kwach ara bo kamanut mising' kwo chito konyikonyor panganet ab sikishet

Panganet ab sikishet eng' kasarta nebo raini kobo komonut mising' ara bo komonut kwo chito konyikonyorchigei panganetab sikishet nitoni ko amun netai ko panganetab sigishet kotoreti biik konyor lakok chemokchinigei ichek kityo akomuchi korib lakochoto amun eng' kasarta nebo raini komakonyumyum kerib lakok chechang' ara makat isich lakok chemuchi irib asikobit kokirinda kora banada kora ko pangananito bo sikishet kobo kamanut mising' eng' chepyosok amun ngipangan sikishet komuch iyai boishonik ako makerten ng'alekab sikishet

Po komonut mising koreri lakwet kinet akot chepyosok yo kapa sipitali kemwoini keleini koreri lakwanoto akot akoi kenyishek oeng ngosikchi ako po komonut koreri lakwet kinet amun netai kokonyei lakwanoto konyor tukun chekile nutrients eng borto nyii kora ko konyei kokararanit mising immune nepo lakwanoto ngoreri cheko ap kinet kora ko kororon cheko ap kinet eng ng'alek ap moet nepo lakwet eng kiy nekile digestion eng komosta nepo kamet ikere ile kamet noto komuch komanyoru korotwek cheu akot seriat ap kinet ako kora ko kamanoto konyoru ko bonden ak lakwet nyi komie